Ore nyamalitin naimaa irmalimulini tenkoitoi enkisuma oloingangi na inepu irkulie a ore wuejitin natii nemetii network neaku keyieu nai lolo tunganak nisaidiae petum booster enough pemitoki internet aaku enoshi na kiyumbayumba ene tata etii ene taata etii netum atareto irmalimulini.

Ee ore esiai oo mashinini na keteitasieku ipala naijo ine birth certificate nena eeinoti ine kiama oone keeya neku ore nanu enajoki sirkali naa pepona meeta ore kila eweji ashu Kila emurua naa meudumunye oltung'ani pilak fare piilo atum.

Ore eduata ai peeku tosimui isuma nkera, ekifaa neretu sirkali kuna kera, metaa enetum oltung'ani, ore kinchori admission, nikinchori naa ena laptop pitum aisumare. Arashu nitum oltung'ani anoto ina simu e Internet, pitum na siyie aijoina nkulie te darasa.

ore sample entulugumi nikintumia naa ina tulugumi ake direct naing'uaa olosinko loo nkishu ashu ina tulugumi, naing'uaa boo oontare, orkeek sii oifaa ninyunyusitae arashu neoshi ilo shani, pee etum atara nkukuni tolchamapa.

Ilepunye zero campaign biotisho einoto onkera tolosho, ah ore tenkoitoi edukuya, ifaa niiki oltung'ani sipitali. Ore iisho tesipitali, netum inakerai matibabu pookin, eeate irkeek loudi inakerai, nemelelek ibung' inakerai imoyiaritin, nipimi si entoiwuoi peyiolouni enaa kifaa nitanak inakerai.

Ore ele lee, naa kifaa ning'orutua ilaretok arashu ilaitashekinok le KFC,temurua enye naing'ua. Arashu inye toredioi oshiake sinye egira ainining, enaata ing'orua obo lenye, aibung'are petum enkoitoi sinye naretie.

Ee ketii olchafu sapuk oleng ina county e Nairobi niminie esidan ina county kweli ashu ina town na ore enishakino peas iko gavanai na keyieu ningoru nisho ltunganak lonkaik esiai petumoki aisafisha torishat pookin naishakino pa safi

Etii kweli kitisidan imashinini esiai engelare amuore enedukuya nimitoki aaku ore eniare nipunguza esiai empurore, ore eneuni nipunguza esiai oltunganak metaa menaura ltunganak nimitoki aaku ltunganak kumok oasisho.

Ore eniko enkisuma edijitol pee eret inkera, naa enedukuya, ore ira ormalimui, naifaa nin train kuna kera, eniare, ifaa si nin train sinye entoiwuoi kuna kera enikunaa kuna kera enkisuma, enelo ade peponu nkera aji mekure eboitare ormalimui, naa yie entoiwuoi naret.

Ee kigira autaa iltung'anak pee etum huduma number aa ore eninko oltung'ani pee etum huduma number naa ilo Huduma Center nitaaniki nilo airegister neyai enkarana ino ashu inchooyo enkipande ino neyai nena details inonok pookin naatii ine wuei ore tina rishata naishiakino naa pee itum ina huduma number.

ore tenelo niata oltungai osirua, amu impanga oshiak eosirua eton eedo erishata, ifaa ake sii ninye, ning'oru ildimui arashu lelo sademi oopiki ine wueji, paa ore ejing'u iltunganak ore eton eitu epuo lelo tunganak aing'oru edaa, nengas iltunganak aituku inkai enye, metaa aisaii ake ninye iltunganak inkaik epoito aanya edaa.

ore ntoktin naamiri te china square naa ntokitin naijo ine cosmetic ashu ine beauty parlor elelek aa ntokitin, irankin loopikieki ntokitin pookin naitobirieki enkomom ooltunganak. intokitin naijo ilpapit. neku ntokitin naa ketumi tolduka, le cosmetic ninche emiri.

ore eneiko oltungani pee eitang'ejuk license enye egari naa ilo iloduka oshi le licence niya ina licence apake musana niyata, nikitumoki aiputaki nena ardasini, peee kintaikini taata enkae licence ngejuk naibalie nikinchori erishata naje pee intoki ashukunye.

Ore suda ormashungwa naa kesidai sukari enye amu metii shumata alang' enkai sudai naai nijo enorkikua ashu enkae suda nijio enormaembe, neeku ore suda ormashungwa naa isidai oleng' nifaa neyiolou iltung'anak pee etum aitumia ina suda ormashungwa amu kesidai.

kinoto nkiasin kumok eimu empesa ashu tenkiriwaroto oo ropiyiani, amu elelek iyata oltungani iropiyiani te mpesa, ore eweui nifaa ninchoyo kuna ropiyiani naa te cash eyieuni, neku mpaka nilo empesa pee itumoki aitayu kuna pisai, neeku etareto oleng mpesa te nitauoto ooropiyiani.

Eeh kegira inkera aretore Cyber, eponu aiapply Helb. Amuu eyau enkerai inkardasini enyenak, nemotu aiput pooki teine wueji, netumoki ele tung'ani le Cyber airiwai, peyie etum atabai amu tenemeeta ena kerai Internet, arashu meeta storage.

Ore enikuna mikesonko aret ltunganak lemeidim ate na inyo ake ni create account ninyototo ajingaki serkali ltunganak limidim ate ashu ltunganak petum ataretu neaku eeta akenye lolotunganak account pateneyieu serkali neret na inewueji epikakini iropiyiani.

ore enkitalalata oo ntaoni. nisaidia enkibelekenyata orkuaaka aa, ore naa venye nagira aalalau kuna taoni netum kulo kulie tunganak erishata arashu enemany, kulo nelelek leme ilena kutuk, tenebo okulo kulie, nitum taa ina saa ejing'u mabadiliko orkuaak.